Ore ena bene eutu enkampani e kenya seed company naa ore ena kampuni oshi eitobirr oshi impekui naa kore impekui naitobirr itobirr inolpayek ashu inomposho arashu akeyie nokulie tokiting kake kore taa nanu emali nanyorr oshi ekuna naa nabo ewuo aitobiru irpayek arashu empeku orpayek naya irkuti apaitin pepuo awoku etii oshi empeku naya ilapaitin ile netii enaya ilapaitin okuni netii enaya ilapaitin oudo anyorr nanu enaya ilapaitin okuni amu inakata esioki oltung'ani aitai endaa enye temparet nitoki apik enkae niaku egolu pee etii esumash enkop amu isioki atum endaa ino tenkiti rishata.

Ore naa entoki nalotu indamunot ainei enabadol ena naa kore enedukuya naa adolita ipayek otunoki tenebo olng'anayio ooji watermelon ore naa ena siai naa kisidai oleng amu kelo kore piilo aitushul naa indaikin napaasha tolchamba naa keisaidia enaa kore ena watermelon kelo aibooyo kulo payek mincho epuo aurori arashu neibooyo enkijape mincho elo aaya empiron ena kulupuoni nitoki sii aibooyo enkare nijio ainyia naa intaina ekulo payek naa ina naa sidai nepuo sinche kulo payek aisho sininche kuna watermelon arashu akeyie aibooyo enkare mincho esioki aaya enka mincho esioki amita tenkop.

Ore gava express naa keji sii tena gava mkononi kore ena naa enkipirrta ng'ejuk apa nayewuo aitai orais lolosho le kenya oji William Ruto tolapa leile olari lonkalisuni are otikitam uni naa kore ena kipirrta naa kelotu apa pelotu aret iltunga'anak lelo lemeeta kuna simui sidain naaji smartphone petum atabaiki inewueji e e citizen pepuo naa atum usaidisi enye arashu pokitoki nayieu te e citizen meeta naa ina simu e smartphone naa kore ewueji nepuo atumie ena siai naa enabokuo oltung'ani alo alo huduma centre nepuo naa atum nepuo atum ilaing'eni lopuo aret teine wueji.

Ee elo enkisuma e e learning aibelekeny oleng enkisuma edarasa amu ore e learning nkera atum imbukui napaasha tormutandao alangu nona edarasa na kutu bukui natii nemekute etii nkulie ore tormutandao moaka nona na indim atabaki tedara, ore eniare na kepuo nkera atumo ormalimui lenye teleleki amu kelo ake ormalimui ormtandao nidip esiai enye tinaolong, ore si enkae kidim darasa aaisuma tewoi natii ore ake pipuku oltungani alo darasa indim ake aisumai tenkoitoi emutandao amu ilo ake ajing ninepu ormalimui onkulie kera.

Ore taa enewueji nelo naa ebaiki naa maabara arashuu laboratory esukul naje amu kore piloadol tendewueji etii iltung'ana oishopito inkilani naiborr nakeutu oshi nena kilani ajo ewueji etiiki naji laboratory. Naa kore naa sii tenewueji ore oshi esiai nalo tenewuei aah aasau naa epuoi asipu intokitin napaasha neisomi ten'guton. Ore naa tenewueji adolita sii oltung'ani ogira autu enkiti toki nadolitai tenkomputa arashu tenkiti tiifi netii sii entoki naji microscope endewueji naaninye oshi eitumiai aasipu nkutiti tokitin oleng' peeutu teinda tiifi sapuk. Naa ketii sii oltung'ani laijo olmalimui ogira autaki kuldo kulie tung'anak otii siadi enche ajo kanyoo ina.

Ore naa ena siai meyieu sii duo enkisuma nagol kake eyieu ake niatau eng'eno naa ilo akesunyie ena daa amu kore ena daa naa olmuogo kore oshi ormuogo intana enyenak epuo aturu naa ninye epuo aitaaku endaa naa kore eninko piilo ayiolou piikesu ena daa enare niyiolou eneba enguton nadoyio oshi ele muogo arashu kuna tana enyenak naa endaa nenare sii niyiolou enikuni peitokini ashukoki aun ina ake.

Ore enkisuma nalo ailepunyie oltung'ani kewon netii google netii sii enkisuma napuo aishooyo pee eyiolou iltung'anak aitumia enkompiuta netii oshi sukuul emtandao naishooyo ena kisuma naji ninye ALX naa kore ALX kelo aishooyo enkisumani napaasha naimu naa enkipirrta e teknolojia weneikoni petumokini aitumia isimui inkompiutani opokitoki akeyie naimunyie naimu teknolojia.

Adamu si enkata nikuun apa siyiok enadaa na ore apa tinakata kipuo apa siyiok atum endaa sapuk anaa enikunita peshipa eletungani etadua ajo etekesua endaa sapuk, nikishipa apa siyiok amu kipuo atum endaa sapuk nikipuo atumendaa nikipuo amir pekitum ropiyani nikinyangunye nkulie tokitin nikintoki sinye amiri pe nepuo aisumie ltunganak otii sukul.

Alo naa nanu ademu enkata opa ara enkiti kerai, ore opa teina rishata ore peepuoi akes impareti, nikiwuo apa aapik inkishu airita inkishu pee enya inkishu nena masakara olpaek. Ore naa teina kata opa epuo aatum inkishu endaa sapuk nepuo araposhou, neishoru naa ninche kule kumok.

Ore enedukuya adolita imuai napaasha omposho etii kuna naijo kenyori netii kunda naijo keiborr netii nekua nabayie nanyokio adolta sii tena ilnyanya nadolta entoki naji pilipili netii sii tena aitoki naji brocoli nadolta pilipili nanyori sininye neipanganaki tesidano.

Ore na tenewueji adolta ltunganak aare na ore obo ele oiruge ore oloruge tenewueji egira aingoru arashu eyieu ninya nkitunguu neaku egira airugo agelu nona nara sidain ore si ele oitashito na kajo olopeny na ninye omirisho na ore pindip ategelu kitunguu niyeu nikilo aipimaki tidia toki nagira apik tinewueji na biashara sidai amu eeta ropiyani kumok kuna.

Ore pee eshomo abelekenya ena bae tenko ang' naa kore kuna olong'i mekure eti iltung'ana oonyor endaa olmoogo. Etii naa kule daiki naetwo naa aibelekeny, amu ore opa, ore olmoogo na kepuo opa aanya tadekenya ashu pook saa teniyou oltung'ani naaa endaa sidai opa too nena olong'i, kake kore te kuna olong'i, eetwo naa iltung'ana aanyoru kuna daiki e kunoolong'i nateleleka eyierata, nelelek endaata enye, newuonu naa duo aing'waa endaa olmoogo we eunoto olmoogo te esapuki, neaku ore taata ilkuti tung'ana ake oopuo aaun olmoogo, pee epuo aanya, arashu emiraki naa ilkuti oonyor.

Ore enaiko pee aitobir ena naa ore oshi olpaeki tiniyou niyer, ilo naa akesu temparet ino niyau eton eata nena kabobok e oring', nilotu, nipik enkare esupuria arashu emoti nipik o shumbi, nitadoiki ake eata nena kabobok enyena, nilo sii apukur ina supuria ninteleiki enkima, niinuaki meilasilasa enkare, nincho meoto matejo too isaai nusu esaa arashu ake iyie ildakikani artam, nilo naa aitayu, ore ppiilo aishooyo, nincho oltung'ani meitaki kaan kunda kinyat e oriong', netilaki naa atama olpaeki oitukutuno.

Ore na enedukuya na ore enasiai na enkiremore onkurueni ore na esiai sababu panyor enasuai naaa ore kuna kureni eetasi biashara sidai amu ilo oltungani nimiraki ltunganak lolo oyiemg nkirik enche amir nitum iropiyani nintoki si duo amir amiraki lolo oasita biashara oinyangita ake pepuo sinche airongany nkurueni nilo ka atum iropiyiani na ore si paiba enasiai na koree oshi enkurue na kenyor ninye olchafu oleng naa koree enyor olchafu na ninye si itoli anya neaku egol pilo aas enabiashara amu eyieu na nitaaniki enkaji ino paa ore pitaaniki enkaji ino na kelo si aya olchafu sapuk nemesidai inabae.

ore ena siai naa sapuk tenakop natii nanu aa enaji ninye ene Coast, amu ore teinaalo, etii enaiposha naa ketii ewueji sidai naata osinyai sidai, otonie iltunganak, naa indim ataara enkare teine amu megut oleng'. Ore ene are ore ene wueji oshi ewuonu ilashumba toonkwapi naalakwa anaa neboo, netii oshi inkwapi enye nemeata enkolong' ashu etii enkolong' naa etii enkijape ina kop enye oleng' neaku epuo aapuonu en kop pee epuonu atum enkolong', naa ore etonita tenewueji, neinyoito opa ilafrikani opa sii ninche aangenu, nepuonu etaa kemiraki sininche pee epuonu atoni teine wueji, neaku epuonu nelak inkotelini nena otelini naati bata ene wueji ninche naitobira ene wueji peyie ewuo awuenie kulo aashumba neij naa enkolong' nepuo naa aar enkare nepuo naa sininche aitiship aate teine.

Ore ena naa naa olkeseri ore nabo eneikuni pee eyieri olkeserinaa ilo aitayu ilpaek too imasokor, ilpaek ooshali taa, o mboosho nilo aitushul nintuku oleng' nilo apik emoti, nipik enkima ino, ninuaki o metaa neoku, ore pee eoku nilo aitayu kitunguyu olnyanya ashu ake iyie o kulie tokitin niyou nipik, nilo naa aisus, ore pee indip aisuso nilo naa apikaa isanini anya, naa ore sii faida ena daa naa eata oshi impoosho Proteins, naa keata sii niche ilpaek Carbohydrates, naa idol naa ajo indipa ainoto endaa sidai anaa endaa tipat tiatua osesen loltung'ani.

Kore naa kuna malin naa inchugu kuna, ore nchugu naake aisidai to sesen loltung'ani, amu kilo aisho naa engolon, naa ore enkabila e kuna nanyor era oshi are, etii kuna naapeji, anaa naisusi , nepiki shumbi ake, nenyai neija, netii sii ena kai naitukutuni, neaku kanyor nanu enda naitukutuni, amu ore pee eitukutuni, indim atama oltung'ani o shaai, naa kanyor oleng amu megol sii eyierata enye. neija ake.